Ndũrĩrĩ irĩa cikaraga rũgongo rwa bũrũri no mathĩaga na mbere na ũndũire wa kũhũthĩra nyũngũ cia ũndũire, irĩa makoragwo makĩhũthĩra harĩ maũndũ maingĩ. Ũmwe wamo arĩ kũruga, gũtaha, na kũiga maaĩ, o ũndũ ũmwe na iria. Nĩgũo gũthondeka nyũngũ ici nĩ makoragwo magĩbatara rĩũmba, rĩrĩ arĩrĩo rĩkoragwo rĩrĩa bata mũno thĩinĩ wa ũmbi wa nyũngũ. Rĩrĩa makoragwo makĩruta ndere-inĩ cia njũĩ. O ũndũ ũmwe nĩ makoragwo makĩhũthĩra mũthanga, nĩgũo gũtĩgĩrĩra atĩ rĩũmba rĩrĩ nĩ rĩanyitana. Na mangĩaga mũthanga , nĩ makoragwo makĩũraga nyũngũ iria cia nahau gatene, kana iria ikũĩte magathĩa mũtũ ũcio, na magakorwo makĩũtukania na rĩũmba, nĩgũo gũtĩgĩrĩra rĩũmba rĩrĩ nĩ rĩanyitana. Oho nĩ mongagĩrĩra mũhu nĩgũo gũtĩgĩrĩra atĩ nyũngũ ĩno nĩ yanyoroka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩgũo kũmĩthia nyũngũ ici, nĩ makoragwo magĩbatara gĩbanda kĩna kĩruru, kũona nyũngũ ici itikoragwo ikĩũmithĩrio riũa-inĩ nĩgũo ikorwo ikĩũma na njĩra njega. Oho nĩ mabataraga ngũ, na ici nĩ cia gwakia mwaki ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩgũo gũcina nyũngũ ici nginya ikinyanerie gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Na ihote gũkorwo ikĩũmĩrĩria mwaki, o ũndũ ũmwe na inyitane wega nĩgũo gũtĩgĩrĩra itĩraita iria, kana maaĩ rĩrĩa ciekĩrwo.

Kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ bengi ya thĩ o ũndũ ũmwe na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩatĩ ciana mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ nĩ ikoragwo igĩkua he ciana ngiri ĩmwe iria ikoragwo igĩciarwo gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu thirikari ya Kenya nĩyoete makinya matiganĩte gutigĩrĩra nĩ ya hukia ikuũ ici ona kana ya nyiha nyihia namba ĩno. Na mũtaratara wa mbere makoretwo magĩka nĩ gũtigĩrĩra kwĩna ũrigitani wa tũhũ harĩ atumia arĩa maragĩa ciana kũhitũkĩra mũtambo wa Linda Mama. Kũringana na thirikari mutumia oha nda, akĩgĩa mwana ona mĩeri ĩtandatũ thutha wa kũgĩa mwana, arĩkoragwo akĩamũkĩra motungata ma ũrigitani hatarĩ kũrĩha ona ciringi mathibitarĩ-inĩ mothe ma mũingĩ o ũndũ ũmwe na thibitarĩ nini cia andũ kĩũmbe. O ho thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ nĩyarehe njanjo gũkũ bũruri-inĩ, njanjo ta ya BCG, ya polio ,ya DPT, ya Hepatitis B, ya HIB , ya Rota rota virus o ũndũ ũmwe na ya gĩthũkũ, gũgĩtigĩrĩra, nĩguo gũgĩtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mwana úrakua nĩũndũ wa kwaga njanjo. O ho thirikari nĩ yandĩkĩte aruti a kwĩrutĩra a ũgima wa mwĩrĩ kana community health workers, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ ya kinyĩra atumia arĩa maragĩa ciana kuma icagi-inĩ iria ciĩ hakuĩ kana ci haraihu na thibitarĩ, nĩguo gũtigĩrĩra gutirĩ mwana wakorwo agĩte muoyo wake.

Kũrĩngana na maũmĩrĩra ma ũthuthuria wa kambuni ya IPSOS, akenya tĩ akenu kũrĩngana na mũrũtĩre wa wĩra wa thirikari ya Kenya Kwanza. Kũrĩngana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ IPSOS, akenya maraũga thirikari ĩno nĩ ĩremetwo nĩ kũgũithia thogora wa mũtũrĩre, makĩũga indo cia bata mũtũrĩre-inĩ no kũgĩa iragĩa goro. O rĩrĩ thirikari ĩrathiĩ na mbere kuuga atĩ mũtũrĩre wa akenya nĩ ũragĩra. Oho akenya nĩ maũgĩte atĩ mĩtaratara ya ũrĩgĩtani gũkũ bũrũri-inĩ ndĩraruta wĩra. Akenya makĩũga mũbango wa kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ ma SHA ndũkoretwo ũkĩruta wĩra, na kũrĩa ũrarũta wĩra, ũrarutĩra wĩra tu kũrĩ arwaru arĩa makomete thibitarĩ. Ũndũ ũrĩa akenya maũgĩte nĩ ũrarĩtũhia mũtũrĩre wao. Oho makĩũga thirikari nĩ ĩyo ĩremetwo nĩ gũtwarĩthia na mbere mũtaratara ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho akenya nĩ makoretwo makĩũga atĩ kwĩna thogora wa igũrũ wa irio, o rĩrĩ thirikari ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩũga atĩ mwaka mũhĩtũku Kenya nĩ yakorirwo ĩgĩkĩgetha mbembe nyingĩ. Nao akenya makaregana na ndeto ĩyo magĩkĩũga thirikari nĩ ĩrahenania, kũona mũtũ, na thogora wa mũtũ no kwambatĩra ũrambatĩra.

Nyũmba cia mohoro nĩ inyitaga itemi inene mũno nĩ guo gũtigĩrĩra ithurano ciĩ na ũũma na waragania, kuona gũtuĩkaga gĩthurano ti ũndũ wa mũthenya ũmwe, no nĩ mũtaratara mũraihu. Nyũmba cia mohoro kũrĩ ũguo nĩ itigagĩrĩra atĩ nĩ cia thũrima andũ arĩa marakorwo makĩheo wĩra wa kũrũgamĩrĩra kamĩtĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩramata o ũndũ ũmwe na gũtabania ithurano, nĩ guo gũtigĩrĩra andũ arĩa makorwo makĩheo wĩra thĩiniĩ wa kamĩtĩĩ ĩyo nĩ makinyanĩirie ikĩro na gũtirĩ mwena ona ũmwe marakorwo makĩendekerera. Oho nyũmba cia mohoro nĩ itigagĩrĩra atĩ nĩ irathomithia aikia a kura kĩhoto kĩao o ũndũ ũmwe na atongoria arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthura o ũndũ ũmwe na mĩtaratara ya gũthurana nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ aikia a kura nĩ mamenya ũrĩa magaikia kura na maũndũ marĩa mabatiĩ kũrora rĩrĩa marakorwo magĩthurana. Oho, nyũmba cia mohoro nĩ itigagĩrĩra atĩ mũthenya wa gĩthurano nĩ cia korwo ikĩnyabara ũrĩa indo cia gũikia kura irakorwo ikĩnyagio guothe bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na mĩtaratara ya gũikia kura kana nĩ ĩrarumĩrĩrwo. Oho nyũmba cia mohoro nĩ itigagĩrĩra atĩ nĩ ciarora kana ituo cia gũikĩria kura nĩ ikorirwo ikĩhingũrwo mathaa marĩa magĩrĩire, na ũrĩa mũikĩria wa kura uma, ona ũrĩa kura ikorirwo igĩtarwo nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ kura iria ciakorwo igĩtangathwo thĩiniĩ wa gĩceceni kĩmwe gĩa gũikia kura, no cio irĩkorwo igĩkinya thĩiniĩ wa nyũmba ya kĩmabũrũri ya gũtara kura.

Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri -inĩ nĩo IEBC. Nĩkoragwo na itemi rĩnene makĩria rĩrĩa ĩratabania ithurano nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ gĩthurano kĩna Wama na wahagarania. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ akenya nĩ maiganĩra na mũtabania wa ĩthurano gũkũ bũrũrĩ-ĩnĩ. Kamĩtĩ ino no nginya ĩtigĩrĩre ĩna waragania rĩrĩa ĩwra gura maratathi ma wĩkia wakura nĩ guo gũtigĩrĩra ũrĩa ũracaba maratathi macio nĩmwĩtĩkĩrĩku oũndũmwe ndarĩ na ũcuke. Wakere kamĩtĩ ĩno nĩbatie gũtigĩrĩra ndĩrĩ na ũthitũkania rĩrĩa ĩrahũtũkia andũ arĩa magũkorwo makĩrũgamia kũhũranĩra itura itiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ wahingĩrĩrio nja na itũmi itakinyanĩire cia kĩwatho. Oho kamĩtĩ ino ya ithurano nĩ batie gũtigĩrĩra atĩ mũthenya wagũikia kura nĩyakorwo ĩkĩnyagia indo ciothe ciagũikia kura mathaa marĩa magĩrĩire, oũndũmwe na ceceni ciothe gũkũ bũrũri -inĩ nĩguo gũtigĩrĩra omũkenya ena kanya gagũthura mũtongoria ũrĩa arenda na mathaa marĩa mabatarĩkanĩtie kana marĩa maigithĩtio nĩ watho nĩgwo gũtigĩrĩra atĩ gĩthurano kĩu kĩna ũma na waragania. Oho kamĩtĩ ĩno nĩbatie gũtigĩrĩra atĩ thĩiniĩ wa ũtari wa kura, kura irĩa ciakorwo ikĩanĩrĩrwo oceceni ya ũikia wa kura gũtirĩ handũ ciakorwo igĩcenjio na nĩciatarwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ũrĩa wahota nĩwe watangathwo.

Thirikari nene kwa ica ikũhe nĩ ĩkoretwo ĩna thĩna wa mbeca. Ũndũ ũrĩa ũcungĩrĩirie kũremagwo nĩ gũtũmĩra thirikari cia kauntĩ mbeca irĩa ibatiĩ, gwa kahinda karĩa kagĩrĩire. Ũndũ ũyũ nĩ ũtigĩte thirikari cia kauntĩ igĩthĩnĩka, na mũno makĩria twoka nĩ kũrĩha mĩcara ya aruti ao a wĩra, o ũndũ ũmwe na kũrĩha andũ arĩa makoragwo makĩhe motungata matiganĩte thirikari ici cia kauntĩ. Wambere thĩna ũrĩa wonekete nĩ atĩ rĩrĩa thirikari cia kauntĩ ciaremwo nĩ kũrĩha aruti ao a wĩra, kana makorwo magĩcerithĩria micara yao, andũ aingĩ arĩa makoragwo mehokete aruti aya a wĩra nĩ makoragwo magĩtĩgwo na thĩna. Kwa mũhano kũrĩngana na ũthuthuria, nĩ atĩ mũndũ ũmwe wandĩkĩtwo nĩ akoragwo akĩnyitĩrĩra ũtonga wa andũ ta ikũmi. Na rĩrĩa mũndũ ũyũ a cererwo nĩ mũcara wake nĩ kuuga harĩa agũraga indo cia omũthenya gwake mũciĩ mũndũ ũcio nĩ aga mũgũrĩ. O ũndũ ũmwe mũndũ ũrĩa akoragwo akĩendia okorwo nĩ thoko nĩaga mũgũrĩ. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩhinyĩrĩria ũtonga wa bũrũri. Oho rĩrĩa thirikari cia kauntĩ ciaremwo gũkorwo ikĩrĩha andũ arĩa mamahete motungata, kĩrĩa kĩũkaine ta pending bills, nĩ kuuga ũtonga wa bũrũri ndũkoragwo ũgĩkũra kũona gũtĩre mbeca ikoragwo igĩthĩurũrũka thĩinĩ wa bũrũri, na gũtĩgĩrĩra atĩ biacara nyingĩ nĩ cia kũbũbana.

Namba nene ya aikia akura gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, gĩtaro-inĩ kĩa Abirika, o ũndũ ũmwe na thĩ yothe, gĩgatagatĩ ka mĩaka ikumi na ĩnana, na mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano. Andũ aya noo makoretwo makĩingĩra thĩiniĩ wa nenda cia ũkinyanĩria cia kĩrĩu ta Twitter, Facebook o ũndũ ũmwe na Tiktok, kũrĩa makoretwo na wĩyathi wa kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte, marĩa marahutia bũrũri, o ũndũ ũmwe na gĩcigo, kana mabũrũri mao, naguo korwo nĩ marahota gũthomithania, maũndũ marĩa atongoria arĩa marathurwo mabatiĩ gũkorwo menamamo, na maũndũ marĩa mabatiĩ kũmekĩra, ũndũ ũrĩa ũcenjetie mĩtaratara ya wĩikia wa kura, o ũndũ ũmwe na kambĩini, kuona rĩu, rĩu ateti nĩ marakorwo makĩingĩra thĩiniĩ wa mĩtambo ĩno, kwa mũhano, arĩ president wa bũrũri wa Ameria Donald Trump, ũrĩa wakorirwo akĩingĩra thĩiniĩ wa mũtambo wa Tiktok, kũrĩa hotire gũkorwo akĩaranĩria na aikia a kura ambeũ njĩthĩ arĩa mena kura nyingĩ, nakĩhota gũkorwo akĩmenderia kĩoneki gĩake, kĩa bũrũri wa Amerika, gũkũ bũrũri-inĩ ateti nĩ marakorwo makĩ makĩaria thĩiniĩ wa mĩtambo ya Tiktok, o ũndũ ũmwe na Twitter, kũrĩa mbeũ ĩno njĩthĩ marakorwo makĩũria ciũria, kũringana na ũrĩa mangĩenda bũrũri wao ũkorwo ũgĩtwarithio na mbere na maũndũ marĩa mangĩenda gwĩkĩrwo, rĩrĩa makorwo magĩthura atongoria aya thĩiniĩ wa iturwa cia wathani.

Indo cia akenya, mũno makĩria magoti marĩa makoragwo makĩrĩha no marathiĩ na mbere gũkorwo makĩhũthĩrwo na njĩra njũru, na mbeca ciao gũkorwo igĩitangwo nĩ andũ arĩa makorĩrwo makĩmathura nĩgũo mathiĩ makaramate indo ciao wega na matĩgĩrĩre bũrũri nĩ wathiĩ na mbere. ĩndĩ akenya maita maingĩ matĩkoragwo na wagwĩka kũona matĩkoragwo na hinya ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũtĩgĩrĩra nĩ magĩtĩra igoti na indo ciao. Maũndũ marĩa mabatiĩ gwĩkĩka nĩ gũtĩgĩrĩra atĩ akenya nĩ maheo hinya wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩĩta, kana magĩbuta andũ arĩa mathurire wĩra rĩrĩa makorwo makĩona nĩ marahũthĩra kana gũitanga mbeca irĩa mehokeirwo. Wakeerĩ nĩ gwĩkĩra na gũtĩgĩrĩra atĩ magoti mena hinya na nĩ maruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Atĩ rĩrĩa mwĩkũĩrwo wa ũngũmania ,kana wa ũitangĩ wa mbeca cia mũingĩ akorwo agĩkĩnyio igoti-inĩ, nĩ akorwo akĩohwo, na indo irĩa arakoretwo akĩiya, kana kwananga cia mũingĩ, ciakorwo igĩcokerio mũingĩ, na indo irĩa arakoretwo akĩgwatĩra na mbeca cia mũingĩ nĩ cioywo, na cia coka thĩinĩ wa kĩndũ kia mũingĩ. Ũndũ ũngĩ ũbatĩe gwĩka nĩ gũtĩgĩrĩra atĩ thirikari nĩ ĩrakorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo na gũtigĩrĩrwo nĩ ĩramenyeka ũrĩa ĩrahũthĩra o ciringi o ciringi ĩrĩa yaheirwo thĩinĩ wa budget, na okorwo hena mbeca ciũrĩte, arĩa makorwo magĩte, kana makĩhũthĩra mbeca ũrũ icio makorwo makĩohwo.

Kĩhuhũkanio gĩa gũtabanio kwa mathomo kũhĩtũkĩra nenda cia mĩcamanio ya intaneti, nĩ kũteithĩtie aarimũ na njĩra nene na mũno makĩria thĩiniĩ wa mathomo kwao, o ũndũ ũmwe na gwĩkũria. Kwa mũhano, rĩu mwarimũ no ahote gũkorwo akĩrorera ũrĩa mwarimũ wa thĩini wa bũrũri wa rũraya ona kana bũrũri wa America, arakorwo agĩthomithia ciana ciake. Ũndũ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩthomithia mwarimũ ũrĩa wĩ gũkũ njĩra njega cia kũnyitanĩra na arutwo o ũndũ ũmwe na kũmathomithia. Ndeto ĩyo ĩkĩongerera ũũgĩ wa mwarimũ ũrĩa ũrathoma. Ũndũ ũngĩ ũteithĩtie aarimũ, nĩ atĩ nĩguo ũhote kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya kĩndinjito, no nginya ũkorwo ũgĩcoka thukuru na gũthoma ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩagĩrithia marũa ma kũũria wĩra ma arimũ aya, o ũndũ ũmwe na kũmongera ũũgĩ wa kĩrĩu. Oho, aarimũ aya, nĩ makoretwo makĩgĩa na kanya ka mũndũ gũkorwo akĩruta wĩra wa kando kuona no ũkorwo ũgĩthomithia ciana ciaku kana thukuru ĩrĩa wandĩkĩtwo kuuma rũcini rwa thaa igĩrĩ nginya ikũmi na ĩmwe, no rĩrĩa wakinya gwaku nyũmba, ũkoya tablet yaku kana laptop, na gũkorwo ũgĩthomithia arutwo angĩ nja wa bũrũri, ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩongerera mbeca thĩiniĩ wa kĩondo kĩa aarimũ aya, na kũgacĩrithia mũtũrĩre wao.

Bũrũri nĩũthiĩte na njĩra njega mũno makĩria thutha wa itua rĩa gũkinyanĩria tekinoronjĩ thĩiniĩ wa mathukuru ma mũthingi. Kuona ikinya rĩrĩ rĩkĩiganania ciana cia thukuru cia mũthingi na ciana irĩa ia irakoragwo igĩthomera thĩiniĩ wa mathukuru ma andũ kĩũmbe marĩa marakoragwo na ũgĩ na tekinoronjĩ ino ndeto ĩrĩa ĩratũmaga mwana ũrĩa ũrathomera thukuru wa mũthingi akorwo agĩtugwo twoka nĩ mathomo. Norĩu ũndũ ũyũ nĩ ũgũtigĩrĩra ciana ici nĩ ciaganana. Oho bũrũri nĩ ũkũgunĩka na njĩra nene kuona rĩu ciana ici irakorwo igĩthoma maũndũ ma tekinoronjĩ ciĩ nini, nĩigũkorwo igĩkũra na ũgĩ na kũhota gwĩthondekera mawĩra rĩrĩa cia kũra gũkĩra mũgarwo na hau gatene rĩrĩa ciana nyingĩ cia thukuru cia mũingĩ irakoragwo ikĩona macani ta komputa rita rĩa mbere marĩkia thukuru kĩrathi gĩa bomubo noho gũkora matigĩtwo na thutha na njĩra nene nĩ ciana iria irakoragwo igĩthomera mathukuru ma andũ kĩũmbe oũndũmwe na mathukuru marĩa me ma taũninĩ marĩa marakoragwo na macini na ũndũ ũmwe na tekinoronjĩ ya kĩrathi gĩa igũrũ na ũndũ ũyũ nĩ ũgũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wakorwo na hakiri nyingĩ na ũgĩ mũnene na twoka nĩ maũndũ matiganĩte na ũndũ ũrĩa gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wathiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Akenya nĩ moĩkaine ta andũ makoragwo makĩiyũkia tekinoronjĩ na wendo mũnene, na arutwo matitigĩtwo na thutha harĩ kũiyũkia mũtambo wa AI, ũrĩa ũmateithĩtie na njĩra nene thĩinĩ wa mathomo mao. Kwa mũhano, arutwo nĩ makoretwo makĩhũthĩra mũtambo wa AI nĩgũo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩthoma na kũnyita mathomo marĩa maritũ, na marĩa makoragwo na ũrĩtũ wa gũkorwo ũkĩmaiyũkia, ũndũ ũrĩa ũhũthĩtio nĩ AI kũona nĩ ĩkoragwo ĩkĩmathondekera mandĩko ma gũthoma gĩthomo kĩu na njĩra nguhĩ. Na oho gũtigĩrĩra nĩ yatwarana na mũrutwo nĩgũo kũmenya kana nĩ aranyita gĩthomo kĩu, na harĩa arabatara ũteithio nĩgũo gũtigĩrĩra nĩ yamũteithĩrĩria mũno makĩria. Oho arutwo nĩ mahotete gũkorwo makĩhũthĩra AI, gũthondekerwo igeranio cia gwĩthima nacio nĩgũo kũmenya kana mathomo marĩa marathoma nĩ marakorwo makĩingĩra na makĩnyitwo nĩ hakiri, nĩgũo gũtigĩrĩra rĩrĩa kĩgeranio kĩnene gĩoka nĩ makorwo makĩhĩtũka. Oho, AI nĩ ĩkoragwo na kanya ka kũmĩtua mwarimũ waku, ũndũ ũrĩa arutwo makoretwo magĩka gũkũ bũrũri-inĩ nĩgũo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩthoma, na manyita maũndũ marĩa matangĩkorwo magĩkĩnyita rĩrĩa me kĩrathi.

Rĩrĩa andũ marahũthĩra mĩtambo ya AI, kana ChatGPT gwĩka ũthũthũria wa mathomo kwĩ maũndũ maingĩ meyumĩrĩtĩe marĩa maronania gũcenjia kwa mĩtũgo ya arutwo o ũndũ ũmwe na arutani. Kwa mũhano nĩ kũronania atĩ arutwo nĩ macenjetie mũtugo wa gũthoma na kũiga maũndũ hakiri-inĩ nĩ ũndũ wa kũhĩtũka kĩgeranio, na magakorwo na mũtũgo wa gũtĩgĩrĩra atĩ kĩrĩa marathoma nĩ manyita na kĩa ingĩra hakiri-inĩ nĩgũo gũtĩgĩrĩra nĩ mandandũra mwĩcirĩrie. Oho kwĩna mũtũgo wĩ yũmĩrĩtie wa arutwo gũkorwo makĩhũthĩra AI rĩrĩa maheo wĩra wa kũruta nĩ arimũ ao. Ũndũ ũríĩ ũracũngĩrĩria mũrũtwo akorwo agĩtwarĩra mwarimũ wĩra ũrĩa akũhetwo ona thengĩa wa gũkorwo tĩwe wakorwo akĩwandĩka kuuma hakiri-inĩ ciake. Oho arimũ nĩ maroneka nĩ macenjetie mũtũgo wa gwĩthondekera ciũria, o ũndũ ũmwe na igeranio na magakorwo makĩhũthĩra mũtambo wa AI gũthondeka igeranio cia arutwo kũringana na ũrĩa moĩ arutwo, kana kũringana na ũrĩa mũtambo ũramenya o mũrutwo o mũrutwo nĩgũo, gũtĩgĩrĩra atĩ mwarimũ nĩ akorwo agĩthondeka kĩgeranio kĩratwarana na ũgĩ wa mũrutwo.

Gũkorwo na App cia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũteithĩtie andũ kũgĩa na ũmenyo na njĩra nene. Kwa mũhano gũkorwo kwĩna App ĩrĩa ĩthomithagia ciana irĩa nini kana gĩthomo kĩrĩa kĩukaine ta early childhood education, nĩ gũteithĩtie mũno harĩ kũonia ciana icio gũthoma, o ũndũ ũmwe na gwĩka mathabu mahũthũ. Na oho gũkorwo kwĩna App ĩrĩa ĩthomĩthagia andũ arĩa matigire gĩthoma marĩ anini na rĩu nĩ agima. Gĩthomo kĩrĩa kĩũkaine ta ngumbarũ, kana adult education nĩ gũteithĩtie andũ acio agĩma gũkorwo magĩcoka mathomo-inĩ kũhĩtũkĩra Apps ici na harĩa makoragwo, o mũndũ agĩthomera harĩa arĩ, mathaa marĩa ahota, na mathaa marĩa oneka. Ũndũ ũrĩa ũteithĩtie gũtĩgĩrĩra nginya andũ arĩa makorirwo magĩtiga gĩthomo no marathiĩ nakĩo na mbere. Oho arĩmi nĩ makoretwo magĩteithĩka na njĩra nene kũhĩtũkĩra Apps ici cia thimũ. Kũrĩa makoretwo magĩthoma ũrĩa mangĩkorwo magĩtwarithia na mbere ũrĩmi wao, na kuongerera magetha mao kũhĩtũkĩra Apps iria ciĩ thĩiniĩ wa thimũ, ũndũ ũrĩa ũteithĩtie thĩiniĩ wa kuongerera magetha ma irio ciao.

Gũkorwo gwa kambĩ iria irathomithia mbeũ njĩthĩ ciĩgiĩ coding nĩgũgũteithĩrĩria bũrũri wa Kenya kuona kwĩ na ũnyihu wa andũ arĩa me na ũũgĩ, kwa mũhano gũtirĩ na andũ aiganu arĩa makoragwo magĩthondeka mĩtambo ĩrĩa yũĩkaine ta softwares na rĩrĩa mbeũ njĩthĩ yakorwo ĩgĩthomithio gwĩka coding ĩĩ nini, nĩ kuuga makiuga nĩ makũre nĩ magakorwo makĩandĩkwo mawĩra maya, na o ho o na mangĩaga kwandĩkwo, mũndũ wĩkĩte coding nĩ akoragwo na ũũgĩ wa kwĩandĩka wĩra kuona no ahote gũkorwo agĩthondeka apps itiganĩte ingĩkorwo igĩteithia andũ gũkũ bũrũri-inĩ, kwa mũhano no athondeke apps ya gũteithia andũ arĩa me thĩinĩ wa ũrĩmi, o ho no akorwo agĩthondeka apps ya gũteithia mathomo ma muthingi o na kana ma thekondarĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩtigĩrĩra nĩ akorwo akĩona wĩra na ndanakorwo agĩthiĩ gwetha wĩra ta andũ arĩa angĩ. O ho gũkũ bũrũri-inĩ kambuni nene ta Safaricom nĩ irakorwo ikĩrehe maũndũ ma tekinoronjĩ na nĩ marakorwo makĩbatara aruti a wĩra. Rĩrĩa mbeũ njĩthĩ yathomithio gwĩka maũndũ maya marĩ anini, nĩ kuuga kambuni ta ici nĩ irĩkoragwo ikĩona aruti a wĩra na njĩra ya raithi.

Mũtaratara mwerũ wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ wa CBC nĩ ũtĩgĩrĩire atĩ nĩ waingĩria mĩtaratara ya gĩthomo gĩa ndĩjito thĩiniĩ wa mĩbango yaguo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arutwo nĩ makorwo na ũgĩ ũrĩa ũbatiĩ. Kwa mũhano mũtaratara ũyũ wa CBC nĩ ũtigĩrĩire atĩ arimũ nĩmarakorwo makĩhũthĩra indo itiganĩte ta projector nĩguo gũtigĩrĩra arimũ kana arutwo nĩmakorwo makĩona thenema cia mathomo rĩrĩa marathoma, ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria harĩ kũnyita gĩthomo o ũndũ ũmwe na kũhũthia ũrutani. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mũtaratara ũyũ wa CBC nĩũratigĩrĩra ciana iria ciĩ thĩinĩ wa junior schools kana junior secondary nĩmakorwo magĩthomithio gĩthomo gĩa coding o ũndũ ũmwe na robotics kĩrĩa kĩramathomithia ũhoro wĩgiĩ gũthondeka mĩtambo ya softwares marĩ anini nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩmakũra makĩmenyaga ũrĩa thĩ ya tekinoronjĩ ĩrathiĩ na mbere. O ho kũhũthĩra kwa laptops o ũndũ ũmwe na tablets thĩinĩ wa thukuru, nĩ njĩra ĩmwe ya gũtwarithia na mbere gĩthomo kĩa ndijito nĩguo kũgacirithia gĩthomo o ũndũ ũmwe na mĩtũrĩre ya arutwo.

Ndũrĩrĩ cia Thamburu, Turukana o ũndũ ũmwe na Rendile, makoragwo magĩikara rũgongo rwa bũrũri wa Kenya, na makoragwo makĩĩhumba kũringana na mĩikarĩre yao o ũndũ ũmwe na rĩera ríĩ kũrĩa maikaraga. Athuri a rũrĩrĩ rwa Thamburu makoragwo magĩkĩra macuka me na marangi matheũku marĩa makoragwo makĩĩhumba na kwĩrigicĩria mwĩrĩ mũgima. Rũrĩrĩ rwa Turukana twoka nĩ athuri nao mekagĩra nguo nini na mũno makĩria makoragwo tu makĩoha cuka njohero-inĩ ciao, naguo rũrĩrĩ rwa Rendile, athuri ao mekagĩra nguo cia hwaiti, na nyingĩ ikoragwo ciĩ na marangi matheũku, na mũno makĩria cikoragwo ihana gĩthii. Atumia nao a rũrĩrĩ rwa Thamburu mekagĩra nguo kana macuka marĩa makoragwo makĩĩrigitha mwĩrĩ wothe, nao atumia a rũrĩrĩ rwa Turukana , aya nao makoragwo magĩkĩra rũa rwa mbũri kana thikati ithondeketwo kuma harĩ rũa rwa mbũri naona magacoka magekĩra nguo nini iria ikoragwo igemetio na mahiga marĩa makoragwo na rangi mũtheũku. Rũrĩrĩ naruo rwa Rendile atumia ao mekagĩra nguo ndaihu, kana rĩrĩa makorwo makĩoha macuka makoragwo me macuka maraihu, marĩa makoragwo merigicĩirie mwĩrĩ wothe.

Mbeũ njĩthĩ nĩĩthiĩte na mbere gũkorwo ĩgĩũkĩrĩra andũa arĩa akũrũ kũmĩkĩra makiuga maũndũ maingĩ marĩa mekaga ma ũndũire nĩ maũndũ mahĩtũke nĩ mahinda, na oho makauga atĩ maũndũ macio marĩ ma ũkombo wa kĩũndũire na wa meciria, ũndũ ũrĩa ũtigĩte atĩ makorwo magĩtigana na maũndũ maingĩ, kwa mũhano ũndũire wa mũndũ mũirũ nĩatĩ ndũngĩarĩrĩrie ndeto ciĩgiĩ mũndũ mũkuũ, no rika rĩrĩa rĩkuo ithaa rĩrĩ nĩrkoragwo rĩkĩringa itherũ, kwa mũhano thĩiniĩ wa mũtambo wa TikTok nĩkũrarĩ na ndereti harĩa rika rĩrĩ inini rĩrakoragwo rĩkĩaria na rĩkĩringa itherũ ũrĩa andũ makoragwo magĩte mĩoyo yao. Ũndũ ũngĩ makoretwo makĩerehania naguo warĩ thĩiniĩ wa ũndũire nĩgũtigĩrĩra atĩ o nĩmarendana na mũndũ ũrĩa makorwo makĩenda, magĩkiuga atĩ mũirĩtu no endane na mũthuri mũkũrũ makĩria kũmũkĩra ona kana mwanake endane na mũtumia mũkũrũ biũ kũmũkĩra magĩkiuga mĩaka gũtirĩ ũndũ ĩkoragwo ĩkĩrigĩrĩria no kĩrĩa gĩa bata nĩgũkorwo kwĩna wendo.

Kũringana na watho wa thirikari wĩgiĩ ũkinyanĩria, no nginyagia we rĩrĩa wagũra raini njerũ ũkorwo ũkĩandĩkithia na kambuni ĩrĩa ũrahũthĩra ya ũkinyanĩria. Na mutaratara ũyũ ũkinyanagĩrio na gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũgĩtũma namba yaku na mbica yaku ya gĩbandĩ nĩguo gũtigĩrĩra kambuni ĩno ya ũkinyanĩria o ũndũ umwe na thirikari nĩ mamenya kandi ĩyo na thimũ ĩyo nũ ũrahũthĩra. Itũmi cia gwĩka ũũ nĩ itiganĩte, kĩa mbere arĩ gũtigĩrĩra thirikari ni yamenya nũ ũrahũthĩra raini na wa keerĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ we wĩ na ũgitĩri na kandi ĩyo yaku nĩ ciagitĩrwo nĩ kambuni ya ũkinyanĩria, nĩguo gũkorwo ũkĩeheranio na tũrĩanĩme tũrĩa tũkoragwo tũkĩoya marĩtwa ma andũ na gwĩtua oo na kũiya andũ mbeca thĩinĩ wa thimũ. O ho nĩ gũkorwo ũkĩamũkĩra motungata ma kambuni ya ũkinyanĩria, either nĩ ya Safaricom kana nĩ ya Airtel, no nginya ũkorwo wandĩkithĩtie kandi na raini ĩrĩa ũrahũthĩra nĩguo makorwo magĩkũhe ũtungata wao.

Thoko ya Gĩkomba o ũndũ umwe na thoko ya Maathai nĩ thoko imwe iria nene gũkũ bũrũri-inĩ iria ikoragwo ikĩendio indo cia mĩtumba. Thiri ya kũgũra indo na thogora wa thĩ thĩinĩ wa thoko ici nĩ kũroka rũciinĩ rwa tene mũno makĩria rĩrĩa ene indo kana endia marakorwo makĩhingũra biacara ciao harĩa mũndũ akoragwo na kanya ga gũcagũra indo iria arakorwo akĩenda na thogora wa thĩ. Thiri ĩngĩ nĩ ũgũre mũrigo ũrĩa ũkoragwo ũkĩendio ũrĩa woka, ũrĩa ũĩkaine ta bale , ũrĩa ũkoragwo ũkĩendio na thogora mũnini ũkĩringithania na indo iria ikoragwo thĩiniĩ, na ũguo nĩ ũkoragwo ũgũrĩte indo icio na thogora wa thĩ.

Nĩguo kũhingũra account ya bengi gũkũ bũrũri-inĩ, wa mbere no nginya ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana nĩguo ũkorwo na gĩbandi, tondũ nĩgĩbatarĩkaga. Wa keerĩ no nginya ũkorwo na namba ya thiri ya rũhonge rwa ũũngania wa igoti gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa yũĩkaine ta KRA PIN, na o ho no nginya ũkorwo na mbica igĩrĩ cia kĩrengo cia rangi iria ciũĩkaine ta passport. Angĩkorwo nĩ mwana ũrenda gũkorwo akĩhingũra account ya bengi no nginya akorwo akĩhingũrĩrwo nĩ mũndũ mũgima nĩguo akorwo agĩthiĩ na gĩbandĩ gĩake. O ho no nginya akorwo agĩthiĩ na marũa marĩa maronania mwana ũcio aciarirwo rĩ, na o ho, no nginya akorwo nĩ we ũrĩramataga akaũnti ĩyo ya bengi.

Nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũikari o wothe wa bũrũri, gũtigĩrĩra nĩ acokia macokio ma mbeca, nĩguo gũtigĩrĩra bũrũri wĩna mbeca cia ũthii wa nambere, moguni marĩ maimanaga na gwĩka ũũ, nĩ tamaya, wa mbere nĩ ũkoragwo ũgĩka kũringana norĩa watho ugĩte, atĩ o mũndũ no nginya akorwo agĩka macokio maya, na gwĩka ũũ gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, nĩ gũkoragwo gũgĩkweherania we na kũhũrwo baĩni, ĩrĩa yumanaga na kwaga kũrĩha igoti gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ, gũcokia kwa magoti maya, nĩ kuonanagia we nĩ ũkoragwo ũkĩona mbeca, ũndũ ũrĩa ũteithagia thirikari harĩ mĩbango yagwo ya bũrũri nĩguo kũmenya nĩa me wĩra, nĩa mena mbeca, na nĩa matarĩ, ũguni wa gatatũ, nĩ atĩ rĩrĩa wathiĩ thĩinĩ wa ma bengi, o ũndũ ũmwe na ma Sacco ũgĩkorwo ũkĩ ũgĩetha gũkombithio mbeca, no nginya ũkorwo ũkĩneana maratathi, na marũa makuonania atĩ we nĩ ũrĩhaga igoti, gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, ũguni ũngĩ nĩ atĩ, rĩrĩa ũrakorwo ũgĩetha kandarathi, thĩinĩ wa thirikari nene, kana thirikari cia kauntĩ, no nginya ũkorwo na marũa makuonania atĩ we nĩ ũcokagia macokia ma igoti.

Ica-inĩ ikuhĩ, gũkũ bũrũri-inĩ ,mũrĩmi nĩaremetwo nĩ kũgũra mũigana wa bataraitha ĩrĩa angĩkorwo akĩhũthĩra ĩrĩa ĩkwĩigana mũgũnda wake, nĩ ũndũ wa itũmi citiganĩte, ta kwaga thĩinĩ wa makũmbĩ ma thirikari, onakana nĩũndũ wa thogora wa igũrũ wa bataraitha ĩno, ndeto ĩyo nĩkoretwo ĩkĩhutia mũrĩmi na njĩra nene, kuona wa mbere rĩrĩa mũrĩmi aremwo nĩ gwĩkĩra mũgũnda wake bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire, maciaro nĩ makoragwo magĩthiĩ thĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyihia magetha marĩa mabatiĩ kũmana onagĩcigo kĩa mũgũnda, ũndũ ũngĩ nĩatĩ, mũrĩmi nĩ acungagĩrĩrio gũkorwo akĩnyihia nyihia ũrĩmi wake, nĩguo gũtigĩrĩra, mĩmera ĩrĩa ahota gũkorwo akĩ a agĩkũria, nĩ yakorwo ĩkĩigania bataraitha ĩrĩa arakorwo akĩona.

Kuongerereka gwa thogora wa mbegũ cia mbembe nĩkũhutĩtie na gũkanyihia magetha mwaka ũyũ, kuona ta mũrĩmi mũndũ no nginya angĩakorirwo agĩetha mbembe iria ciĩ na raithi nĩguo gũtigĩrĩra nĩahota gukorwo akĩhanda mũgũnda wake wothe. Thĩna wa ikinya rĩu nĩ atĩ mũrĩmi nĩ athingĩrĩirio gũkorwo akĩgũra mbembe itakinyanĩirie ikĩro kana mbembe itaratwarana na tĩĩri wake, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩgũithia magetha, na rĩrĩa magetha maya magũa mũrĩmi nĩ akoragwo akĩona mbeca nini kumana na maciaro make kuona mũgũnda wake ũkoragwo uhũthĩrĩte mbeca nyingĩ gũkĩra mbeca iria akorwo akĩona rĩrĩa arĩkia ũrĩmi wa mbembe.

Nĩ ũndũ wa gũkorwo na wĩyathi wa thoko gũkũ bũrũri-inĩ, o ũndũ ũmwe na thoko ya thĩ, arĩmi agũkũ bũrũri-inĩ kaingĩ na kaingĩ, nĩ makoraga mahinyĩrĩirio nĩ mathogora ma mabũrũri marĩa mangĩ, no nomakorwo magĩkinyũkia makinya matiganĩte, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahota gũkorwo magĩcindana na arĩmi kuuma mabũrũri marĩa mangĩ, wa mbere thirikari ya Kenya, nĩ ĩbatiĩ gũtigĩrĩra nĩ yakorwo ĩgĩteithĩrĩria arĩmi, na bataraitha ya mbei ya thĩ, torĩa mabũrũri marĩa mangĩ makoragwo magĩka, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahota gũkorwo makĩrĩma indo ciao na thogora wathĩ, nĩguo mahote gũkorwo magĩcindana na mathogora marĩa mendagio nĩ nĩ mabũrũri marĩa mangĩ, wa kerĩ, arĩmi agũkũ eeh bũrũri-inĩ, nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩambĩrĩria ũũ makĩambĩrĩria gwkĩka maũndũ na ũrĩmi na njĩra cia kĩrĩu, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhũthĩra mbeca nini rĩrĩa mararĩma, kwa mũhano, makorwo makĩhũthĩra drones harĩ kũhuhĩra ndawa cia kũhũrana na tũtambi he mĩmera yao, handũ ha kũhũthĩra andũ a moko arĩa mahũthĩraga mbeca nyingĩ, na kũnyihanyihia bainda kũrĩ mũrĩmi, wa kerĩ, nĩ mabatiĩ gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩhũthĩra mbegũ o ũndũ ũmwe na nyamũ cia cia gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩguo gũtigĩrĩra indo ciao nĩ irakorwo nĩ irahoto gũkorwo igĩcindana na mabũrũri marĩa mangĩ, wa gatatũ nĩ mabatiĩ nĩ gũkorwo makĩongerera indo ciao riri kana value addition nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marona thoko njega cia mabũrũri marĩa mangĩ.

Mogarũrũku manene arĩmi makoragwo makĩhĩtũkĩra mũno makĩria a gũkũ bũrũri-inĩ rĩrĩa marendia indo ciao nja wa bũrũri nĩ atĩ, matĩhotaga gũkorwo magĩka mathabu ma bainda ĩrĩkũ makuona, kana nĩ mbeca cigana magũkorwo makĩingĩria kuumana na wendia wa indo ciao. Na ũũ nĩ thĩna ũrehagwo nĩ mogarũrũku ma ũcenjania wa mbeca. Kũona thũgũrĩ cia bũrũri wa nanja ikoragwo igĩtabanio na mbeca ya ndora. Na rĩrĩa ndora ya korwo ĩkĩhinyĩrĩria ciringi ya bũrũri, nĩ kuuga akenya kana arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makoragwo makĩamũkĩra mbeca nyingĩ harĩ indo irĩa makorwo makĩendia. No rĩrĩa ciringi ya Kenya yakorwo ĩkĩgĩa na hinya ĩkĩringithanio na ndora, rĩu hau arĩmi magakorwo makĩona mbeca nyingĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũgiragĩrĩria arĩmi makorwo magĩbanga nĩ ũndũ wa gũkorwo matiramenya nĩ mbeca cigana magũkorwo makĩingĩria kuumana na indo iria mendia nja wa bũrũri.

Kauntĩ ya Kajiado yũĩkaine mũno na ũrĩmi wa mahiũ. Kũrĩa aikari a mwena ũyũ makoragwo makĩrĩithia ngombe, o ũndũ ũmwe na mbũri. No na kũhana o ũgũo icigo imwe cia kauntĩ ĩno, arĩmĩ nĩ makoragwo makĩigĩrania na ũrĩmi wa mĩmera ta mbembe, mboco, mũhĩa, matunda ma meroni, o ũndũ ũmwe na nyeni mũthemba wa thũkũma o ũndũ ũmwe na thibinanji. Nĩ ũndũ wa riũa inene rĩrĩa rĩkoragwo rĩgũmĩire kauntĩ ĩno ya Kajiado, o ũndũ ũmwe na wagĩ wa mbura gwa kahinda karaihu, arĩmi a mwena ũyũ mabatiĩ kwambĩrĩria kũhũthagĩra mĩtaratara ya kũhe mĩmera yao maaĩ nĩgũo gũtigĩrĩra atĩ maciaro ma irio ciao nĩ makorwo makĩongerereka nĩguo gũtigĩrĩra, ni mahota gũkorwo makĩhũnia thoko, na mabataro marĩa marongerereka gĩcigo-inĩ gĩkĩ.

Mũrĩmi wothe ũrĩa ũkoragwo agĩtabania ũrĩmi wa biacara kana wa wonjoria nĩahotaga gwĩbanga gatene nĩguo kwĩyeherania na ihenya na mĩtũkĩ ĩrĩa ikoragwo kuo rĩrĩa kĩmera gĩa kuhanda gĩakinya, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũcungĩrĩirie thogora wa indo ici ta bataraitha o ũndũ ũmwe na mbegũ cia kũhanda gũkorwo wambatĩte igũrũ na gĩkĩro kĩnene. Mũrĩmi ũrĩa ũrakorwo agĩĩbanga nĩ ũndũ wa gũgakorwo na magetha mega o ũndũ ũmwe na kwendia indo ciake na mbei ya igũrũ, abatiĩ nĩ gũkorwo akĩgũra mbegũ ciake tene tondũ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩhanda tene mbere ya arĩmi arĩa angĩ, kana mbere ya kĩmera kĩa mbura nĩguo gũtigĩrĩra rĩrĩa mbura ĩraura na rĩrĩa arĩmi arĩa angĩ oothe marahanda, irio ciake nĩ meru na nĩ ikũrĩte nĩguo gũtigĩrĩra mbura harĩa ĩkurĩra ĩgũka kũmũteithia nĩ guo we agakorwo akĩendia maciaro make mbere ya arĩmi arĩa angĩ. Ũndũ ũcio nĩũmũheaga mbeca cia gwĩbanga nginya kĩmera kĩrĩa kĩroka gũtigĩrĩra nĩahota kũgũra mbegũ ici na bataraitha tene o rĩngĩ.